En kosorwokik chubo nguni ko kokochang'a mionwokikab tukaa chang mionwokik chenome tukaa ak ko mionwokik chekoromen soiti anan cheyachen soiti ko miondab ng'worek, ng'worek ko mionwokik chesomis kabisaa chenome teta ak kobur kong'ir en borto kouu mook kot komochomchin okot teta kosoita yoon kanam yombo konyek, ng'worek kora ko mionwokik cheachen kabisaa cheng'onam teta komerikee cheko cheten chetam ikee kila, ikee cheko iman lakini moten chetam ikee kila, ak ko ng'worek kora kobore tukaa, ng'onam teta kosobe kiten teta ak kitio komee, so elekiribto simanam ng'worek teta ko ng'iyakaa teta en eletilil monyolu kora kiyoki teta en elekilokyin siratik, teta kora konyolu kerib oot ibang'waket en eletimndo kerib kabisaa amakut tiongikab timin cheuu ndarok, tukaa kora komonyolu kosib oreet nekobune tukaa alak chetinye ng'worek.

Konetishet ko kararan ana kilelen imukokse kinetis mising en elekikere kosir olekose, ng'emwa ak kobo ng'alekab keret ko yoon omii ak chito tokoch en tokoch, yoon okereke anan yoon okere kee ak biik ak neinetishe tokoch en tokoch, ko nekikose ko mii koterterit imuch ko kokibirun simoit anan ko ikose konetutiet koyob redio anan koyob television, so konetishet nekararan mising ko nekikere amun taam kemwoe kolee konetishet nekikere kikuitos soiti anan ing'inetin ikere inome soiti mauu yoon kekose buch, taam oot en lokok chechang kolelen karan ing'eba kilas bakonetin mwalimu anan karan ing'eba koot nekinetishen baiker ak ikoshike konyendet kosir nenyekosen chito yoon kamewe.

Baetab inchirenik ii ko boishet nekararan kabisa ako sikebai inchirenik ii anan elekitoretito kebai inchirenik ii kochang ortinwek chekeboito inchirenik, netaa kokingen tugul kele inchirenik kotiongik chemi beek mokoi kosob inchiriot yon mi eleyamat elemomi beek. so koribetab inchiriot ii konyolu keker kele konyor beek ii amun kor konyor beek inchiriot ii kouon konyor omitwogikchik tugul chebo sobon, akonyolu koraa bik bikab emet anan sikeyai kerib inchirenik en kipagenge konyolu kikuyo kee bik, nyolu kengolojikee ak keyai tuyoshek akobo ribetab inchirenik, ako nyolu kelenji bik chemenye menye elerubekee ak oinoshek cheloriben inchirenik ii asikobit korib tiliilindo ndamun ngalekab ripsetab tililindo komoketumji tuguk cheachen cheimuch kotenden akobaa oinet nemi inchirenik.

Eleibarundo kwanyik tekisto yantesetai kwamishek baishek kwag kochang mising kokwanyik konyalu kotekisis baishek chwak amun baishek kobik cheyechen en kot anan en family kobaishek konyalu kebarchin tegisto sikobaibaikitun akomengisbenbkaliet elebarundoi tekisto kwanyik KO yanyamishe baishek chwak konyalu kokany koron kwamis boyot Koger Kole kabiyo konai Kole kanyor amitwagik komie akokayamis komie sikonami kwamishe kokakonai Kole kayamis boyot komie akokanyorchigei Tuguk tugul amun mamii oleyamishoitoi kwanyik ak baishek en sabarit agenge amun kotkwamis sabarit agenge komara mi tuguk chemakingei boyot kokor kokaim kounoton

Kamanutik chebituyangagibaishen tuguk chetinye lapkeiyet yangemaut anan ya langatut kochang nei tugu chebarchinigei kamanut anan ko tuguk chebakamnut netai ko kit Nebo kamanut mising nebaishen tuguk chetindo lapkeiyet kotaretin okot tareti bik komakitiar tuguk chekamin bi olon mara Alan kokawir lagok koiwek kobwa bik konibaishen tuguk chetindo lapkeiyet Kotor kotaretin kometiare ngweny okot agogora komamiten komin ngogta bi nekasuse bik Kotor kekweny kosib kolabati ngogi gan amun mara otintinye angogigan kosusin kokit nebakamanut kot mising kokebaishenbtuguk chetinye lapkeiyet kora mara kemandoi bik komiten Chito nekanyo kowinygei en kitanda en Keter sikoyai tuguk chemakororo. Kotor kekweny kwarakeni akolabat chichiganbsokigere Kole ba kamanut kobaishe tuguk ab lapkeiyet en kemout

Yon kikwonye anan yon ichobe kimiet ko chang kokwoutik anan kibore chang ortinwek chenyolu isip yon ikwonye komiet missing soiti dikokwanyak imiet neanyiny kabisa ko nekararan koyon kesip kokwoutik chenyolu kotinyngee ak kwanyetab kimiet, netaa kimiet yon inkwonye inome indoi maa beek ak ikany kochumukoso yechumukoso inde bushek yekerinde bushek igany kotoktokoso amun ingot komotoktokoso imoik ii kotor ko moonyinyekitu inee kimiet so nyolu kotoktokoso korong ii ak inde bushek koyam any ii ak itindir any kimiet indidir kimiet kotor igas ile kokotuyo bushek yekotuyo bushek any ii ibakach any kimiet saishek tuten akikany korur ak ibos maat , kiboshin maat yon keitindir any iboshi maat ak ibakach korur ineken en yon ko ichobe kimiet neanyin kot missing' kotisib chondet.